Kang'iyo picha ni to aneno bando mopidhi e kama oketie lum motwo. Ma konyo ahinya kendo bero bando e sama bando dongo kendo miyo bando bedo gi ngima maber. Kendo miyo jopur yudo chiemo maber ahinya, pidho bando kelo ber mang'eny kaka ber mar weche yuto, nengo mar chiemo kod konyo eyudo chiemo. Maa bende ber kendo konyo ahinya sama bando osechiek to itiyo kode gi ji mang'eny, omiyo ng'ato yudo pesa kendo keto teko kod winjruok to mae itiyo godo kata e chiemo mar lee kendo ber ahinya sama osetieke mogole epuodho, to inyalo tong'e ne dhok to iketonegi kamoro totwo, sama chieng' rieny to nyalo konyogi e chiemo.

Kang'iyo pichani, taneno okapu, to okapu konyo ahinya e tije mag ting'o e alwora ma adakie, kendo itiyo kodgi ahinya ahinya kuom ting'o msike kaka nyanya, kaka alode, kaka olemo, kendo okonyo ahinya jonyiewo gi jouso, miyogi tich mayot e yore magitiyo kode kendo okonyo ahinya kendo omiyo tich bedo mayot, samitiyo kodgi gi yore modok korka uso.

Karango pichani maber taneno ji adek moch, tung',ng'ato achiel omako it dhiang' kod dho dhiang',ng'at mar ariyo omako kum dhiang',to ng'at mar adek to en ochiko remo kalwar e agwata ma en godo, manyiso ni mano e gir tich moritore godo sama ogolo remo kuom dhiang'.

Kiang'iyo picha ni, mokwongo aneno ng'ato kod buya miluongo ni anyiego. Anyiego en buya marach ahinya kendo en buya mamiyo dhano bedo gi parruok ahinya e sa mochopo ni koro ida tiyo kama anyiego yudore. Mokwongo, anyiego en buya marach ma komako lawi to miyo ng'ato bedo gi tich matek e sa mar gole kata pone mondo omi oa kuomi. Ng'iso ni oketo dhano bedo gi, oketo ne dhano sa mowinjre ng'ato otim tich, to mano tich komaki to en gima ok wuog kuomi e yo mayot. Kendo en gima chandore kendo mondo omi ng'ato ogol kuome, nyaka ibed piny kikawo seche mang'eny kitiyo tich mar anyiego. Kendo anyiego, mar ariyo, anyiego en buya marach ma kodonjo e puodho kama ikane chiembi kata kama ilose chiembi maber kaka bando, kaka rabuon, kaka njugu, oketho kendo ok mi chiemo wuogi e yo maber. Oketho ngima mar bando, ngima mar gimoket e lowo kawuok. Omiyo onyiego en buya marach ahinya.

Kang'iyo pichani to aneno pii kod ford modonje epii. Koro ma nyisowa ahinya dhier ma donjonwa kaka oganda mar onagi nikech pii konyowa eyore mang'eny. Pii konyowa eyor luoko, pii konyowa eyor modho, pii konyowa eyor tedo, kendo pigni ema watiyogo kwamiyo dhok kose chamo luom, to pigni be ema oganda oganda tiyogo e aluora. Sama gidwa mondo gidonje to gi lupe gigole rech mondo gi usi omigie pesa margi mana makonyo ngimagi sama gidake aluora. ford en buya marach ahinya kodonje epii to omiyo ngima bedo matek ahinya kendo miyo jolupo bedo gi tich matek e samoro amora ma gi dhie nam mondo mi gi manye rech ma ginyalo golo mondo oduogo okonygi engimagi makiny. Omiyo ford to en buya marach kendo yoo mwanyalo tiekego en mana kwa manyo yath wang'iyo kaka wagole mondo mi ojende olos pesa eyor lupo. Koro mano nyalo konyowa kaka joo onagi.

Kang'iyo picha ni to aneno dero. To dero en gima maber kata ranyisi maber no oganda jo onagi kata aluora kata kama wadake. Nikech dero konyowa eyore mang'eny. Dero konyowa e kano cham kaka bel kod bando. Kwasetimo kenyo marwa ma waloso bendwa motuo maber kod bando to wakawo to waologi e dero to wakawo mabati to waloro godo dhoo dero mondo mii ng'ato kik donje dero kotuomo cham kodhii tigo sama pook saa oromo. Maa konyowa ahinya sama wan gi dhagruok ma kech owuok egweng' to wadhii e kama nwakane e chambwacha to watuomo mondo mi okonywa eyore chiemo. Mae ekama dero konyowago ahinya kendo en bdero en ranyisi maber mar kano chiemo.

Kang'iyo picha ni, taneno sunflower. Sunflower en ranyisi maber kendo en okonyo e gweng' kata e alwora sana ma sama opidhe, sunflower konyowa ahinya e loso modhi mwanyalo tiyogo e ngimawa kendo en ranyisi ni omiyo rawere bedo kod tich e sama ilose, kendo okonyo ahinya kosechiek, omiyo pesa yudore. Kosechiek eka igole e puodho. Omiyo sunflower en ranyisi maber kendo en chiemo maber e sama oseikore.

Kang'iyo pichani taneno ng'ato mane duka kendo skari bende nitie, to en ng'ama odhi nyiepo. Ma en yo maber ma wan kaka e alwora marwa, okonyowa kendo onyis hera kod ng'aeyo ma ng'ato ni godo gi sama mora mora modhi e duka mondo omi omany gino monyalo chamo. Ma nyiso riwruok e ji ariyo ma samoro obedo kamoro achiel kaka odak e ot. Ma kendo konyo e rito sa ma ng'ama dhako samoro nyalo tiyo godo kadhi manyo chiemo machalo kama. Omiyo an ,ober ka wan kaka onagi wabedo gi teko kendo wabedo gi ng'eyo e sa mora mora ma wadhi e duka mondo wang'igo chal mag mwanduwa mawan godo kata miuso nwa.